Eng' kerenyu ane ko kiaboiboichi mising' keborie keisto yatitaetab tibiik eng' bororioshekab masaai kokoyo ak kalenjin amun yatitaetab tibiik kotuun kokoini tibii choto kaimutik chechang' mising' neu tuun kosichei lakwet komuuch kokoch kaimutyet mising' akot kome kamanoto

Ripikab tililindo kosupi oratinwek cheterter amun eng' kokwet koleini biko kobal kapchoishek kora koneti biko kole yo kakiba kapchoo kondemong'u iun eunek eng' sabunit ak beek cherondokei akot kora koleini biko yo kenamate chapuk ko ndewekukei iun eunek eng' sabunit ak beek cherondokei

En yu komi biik che kinam ketik ak kigibir pichait. Togu kole ketik chuto ko che kigitutan asikobit keib koba komswek che tereter konyokekol. Bo komonut mising kekol ketik amun ketik kotoreti koib ropta.

En pichaini komito kamatishek oeng'u chemi konome baibut. Baibut niton ko togu kole nekiboishen kebisen mbaret miten koraa minutik che kigemin che ketisen keboishen baibut niton bo komonut kebis minutik en komoswek che kiyomnyo asikobit korut komie.

Eng' pikchaini komi mbaret nekikimin ng'wekab spinach kora komi biik chetoku kole mi konetis biko akobo minset bo komonut kemin spinach eng' imbaret amu spinach kotoreti kotesi borto korotik

Kiit nekorom eng' kokwet eng' tukukab haraka ko kiit neu ambulance amun matatya kenyoru eng' kokwet kora ko tap kong'ering' kerichek eng' sipitalishek cheterter ako tap komatachang' konyoik eng' sipitalishek choto